En lokoiwek chepo let koporu kole sukulishek kopune tapusiek eng ng'alekab chepkondok ak darasaisiek ak noton kikoyai kwo ngweny ng'alekab somanet en emonyon ,kou enoton ii koo yekiker kora en logoiwechuton koo miten sugulit ne kimiten beek ngweny en darasisiek choton chekisomonen ak en noton koo makararan ngamun ngesomanen darasaisie chuton koimuch konamdaa lagok mianwogik cheterteren choton kou chebo kelyek anan koot mianwogik chebo koristo kou noton nyolunot kitoponji chepkondok cheyomotin sugulisiek sikobit kotech darasaisiek chekisomanen kipsomaninik en noton kokakanaptaa ng'alekab somanet en emet kou noton.